Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, nĩ cama ũrĩa mũndũ aiguaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩa kĩgwa. Mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa waigua ũtarĩ na hinya, tondũ hĩndĩ ĩyo ũngĩrĩa kĩgwa, nĩ wũiguaga wacokereria hinya angĩkorwo nĩ ũkũrĩtwo nĩguo, na ũkaigua mwĩrĩ waku nĩ wacangamũka.

Gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna ũmenyo wa ũrĩmi, mũno mũno ũkorwo ũkĩmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ ũngĩhanda mũmera ũyũ nĩguo wĩke wega, na ũkorwo no ũramenya nĩ ndawa irĩkũ ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma mũmera ũyũ, nĩguo ũkorwo ũkĩũgitĩra kuumana na tũtambi, na indo iria ũbatiĩ gũkorwo wĩ na cio hĩndĩ ĩrĩa ũkũhanda. Nonginya ũkorwo wĩna gĩcunjĩ kĩa mũgũnda kĩrĩa ũkũhanda, na ũkorwo wĩna maaĩ marĩa ũgũkorwo ũgĩitĩrĩria nĩguo kũrora mũmera ũcio ndũkome.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũthiĩte kũrora mũgũnda wake, nĩaroneka nĩ mũrĩmi mũgĩ, tondũ nĩkũroneka gĩcigo kĩrĩa arĩ kana kũu aikaraga, nĩgũkoretwo kwĩna mbura koguo mũgũnda ũcio wake nĩ ũroneka wĩna ndoro. Ũyũ nĩ mũrĩmi mũgĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũthiĩ mũgũnda wake, nĩekĩrĩte iratũ iria cibatiĩ gũkorwo cikĩruta wĩra mũgunda-inĩ, nĩgetha ahote kwĩgirĩrĩria kũgĩa ndoro nguo-inĩ ciake.

Irio ici nĩ irio njega na nĩ irio hũthũ mũno gũcirĩa, tondũ citikoragwo cigĩbatara ũkorwo ũgĩciruga, nĩ irio ũcirĩaga o ũrĩa waciruta mũtĩ-inĩ. Kwoguo nĩgetha ũhote gũcirĩa ũndũ ũrĩa ũbataranagia gwĩka no gũcitua mutĩ igũrũ, tondũ cikũraga mũtĩ igũrũ ũcithambie wega na ũrore kana ciĩna igunyũ nĩguo ndũgakorwo ũkĩrĩa igunyũ, warĩkia gũcithambia no gũcirĩa ũcirĩaga o ũguo cihana ũtegũtinda ũgĩciruga, ũgacirĩa o ũguo nginya na makoro macio tondũ ona makoro macio nĩ makoragwo mena indo cikoragwo cigĩgũteithia mwĩrĩ-inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ kana ndona mbica ĩno, ũndũ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ ciakwa nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na ũyũ nĩ ũrĩmi wa mũndũ wĩna mũgũnda mũnene, tondũ mũndũ wĩna kamũgũnda kanini ndangĩkorwo akĩhota kũrĩma na itinga, koguo ngakorwo ngĩciria kĩndũ kĩrĩa mũrĩmi ũyũ angĩkorwo akĩhanda, no akorwo okorwo nĩ mbembe arahanda kana okorwo nĩ ngano. Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩna ũhoti wa gũkorwo akĩhanda ngano mũgũnda-inĩ mũnene mũno, na ũcio nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩmũteithia hĩndĩ ya magetha, agakorwo ena magetha maingĩ mũno, ũguo ũkamũteithia gũkorwo nĩarahota gũthondeka baita nene.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ kũringana na niĩ, kana kũringana na woni wakwa, tondũ niĩ nĩ ndĩrona arĩ wega gũkorwo ũkĩiga irio ciaku handũ hega na handũ hatheru, handũ ũgĩhota gũcikunĩkĩra, ũcigitĩre kumana na kũgĩa gĩko kana gũkorwo cigĩthũkangio nĩ indo ta nyau, tondũ ici nĩ irio cironeka no cikorwo cigĩthũkio nĩ indo ta nyau kana ngui. Kuoguo rĩrĩa ũcigĩte handũ ta haha no ũkorwo ũhotete gũcigitĩra tondũ nĩ ũkũhota gũcikunĩkĩra wega.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũrĩa ũbataranagia gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere nĩ ũkoragwo ũgĩbatara ũkorwo wĩna maĩ matheru ta ndoo ithatũ. Ũcoke ũkorwo wĩna ndoo ĩngĩ ĩtarĩ kĩndũ ya gũkorwo ũgĩkĩra gĩko gĩaku. Kuma hau ũndũ ũrĩa ũbataranagia rĩu nĩ kuoya thamaki yaku ũkamĩatũrania, ũkaruta gĩko kĩu kĩa nda, ũkagĩkĩra ndoo-inĩ ĩrĩa uma nayo ĩtauma na maĩ. Ũgacoka ũkoya kahiũ karĩa watũrania nako, ũgakũrũra ngothi ĩyo ya thamaki tondũ nĩkoragwo na gĩko, na gĩko kĩu ũgagĩkĩra o ndoo-inĩ ĩyo ĩtauma na kĩndũ ĩyo ya gwĩkĩra gĩko. Kuma hau ũgaikia thamaki yaku maĩ-inĩ ma ndoo ĩyo ya mbere, ũkamĩthambia wega, ũgacoka ũkamĩikia ndoo-inĩ ĩyo ya kerĩ, ũkamĩkamũra wega nĩgetha ũkorwo wĩna thamaki theru, na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ thamaki yaku nĩ yathera wega, ũkamĩikia ndoo-inĩ ĩyo ya gatatũ ũkamĩkamũra wega na kuma hau thamaki yaku no ũmĩendie kana no ũmĩruge

Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ ũrabatara irigũ rĩaku rĩambe rĩkorwo rĩ ikũrũ, kuoguo ũtigĩrĩre atĩ irigũ rĩaku hĩndĩ ĩyo rĩ mũtĩ igũrũ nĩ rĩkũrũ. Na, wona nĩrĩarĩkia gũkũra ũkarĩ no ũrĩtinie kĩongoro kĩu gĩkoragwo thĩ, kana no wage ona gũgĩtinia ũreke gĩikare o ũguo, woe ikũnia rĩaku itheru, ũkunĩkĩre irigũ rĩrĩa, ũgĩka ũguo nĩũhotaga gũkorwo ũgĩteithĩrĩria irigũ rĩrĩa gũkorwo rĩkĩruha na njĩra ya ihenya.

Ũkũria wa marigũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na ũndũ ũmwe wa bata mũno nĩatĩ hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia gũkũria marigũ na makũra makinya hĩndĩ ya kũmendia nĩ tũmendagia, tũgakorwo tũkĩona mbeca kuoguo tũgakorwo tũkĩhingia mabataro maitũ. Na, ũndũ ũngĩ nĩatĩ hĩndĩ ĩyo marigũ maitũ marĩkia gũkũra, rĩrĩa matuo nĩ makoragwo me irio njega mũno, mũno mũno kũrĩ ciana ona kũrĩ andũ agima, tondũ nĩ makoragwo mena indo nyingĩ mũno citũteithagia mĩrĩ-inĩ itũ, kuoguo hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũmarĩa nĩ makoragwo magĩtũteithia gũkorwo tũkĩkorwo na mĩrĩ ĩna hinya.

Ici nĩ irio ciĩtagwo nyanya rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na nĩcikoragwo na bata mũno tondũ ũndũ wambere kana bata ũmwe, nĩ atĩ irio ici nĩ irio ciheaga ihinda inini mĩgũnda-inĩ, ũguo hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũcihanda, citikoragwo cikĩoya kahinda kanene gũkũra, koguo wĩ ta mũrĩmi ũngĩkorwo ũkĩhanda irio ici, nĩ cikoragwo cigĩkũrehera mbeca na njĩra ya naihenya tondũ no mĩeri mĩnini ũgakorwo ũgĩcigetha na gũciendia. Na ũndũ ũngĩ wa bata nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciarĩkia gũkũra, nĩ cikoragwo ciĩ irio njega na nĩ irio andũ aingĩ mekĩraga irio-inĩ ciao, o hakuhĩ irio mĩthemba yothe ũkĩruga, nĩ ũkoraga nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩkĩra nyanya, koguo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ ũrugĩ-inĩ. Koguo nĩ cikoragwo cigĩteithia andũ mũno na njĩra nene hĩndĩ ĩrĩa ũciandĩte kana ona hĩndĩ ĩrĩa wacigũra, mĩrugĩre-inĩ yaku nĩ ĩkoragwo ĩ mĩega.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrangenia hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ kuona kĩo kĩa mũrĩmi wĩ handũ wĩrutanĩirie, agakorwo akĩrĩma nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ magĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ mũmera ũrĩa ndĩrona ahandĩte haha nĩ mũmera ũkoragwo wĩ wa bata mũno ũgima-inĩ wa mwĩrĩ, na nĩ mũmera ũkoragwo ũkĩhũthĩka nĩ andũ aingĩ. Mũno nĩũteithagia gũkorwo ũkĩongerera thakame mwĩrĩ-inĩ, kuoguo kĩo kĩa mũrĩmi ũyũ nĩkĩrakorwo gĩkĩngenia mũno.

Haha ũndũ ũrĩa ũronekana nĩ ati, ici nĩ ciana cia mũrĩmi, na nĩ mũrĩmi wĩna kĩyo, na gĩtũmi gĩakwa gĩa kuuga mũrĩmi ũcio ena kĩyo nĩ kuona magetha marĩa maumĩte mugũnda-inĩ wake. Haha nĩ akoretwo agĩĩta ciana ciake cigakorwo cikĩgetha biribiri ici ahandĩte, agakorwo agĩcihũra mbica, ĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkenera ũrĩmi wake, no ĩkorwo ĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo akĩgathĩrĩria, kana kũhũthĩra kwendia indo iria arĩmĩte, tondũ hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gũcihũra ũguo na ekĩra mbica ĩno intaneti-inĩ, agũri nĩmegũkorwo makĩona indo ahandĩte na iria arendia, koguo ĩgakorwo ĩkĩmũhũthĩria njĩra-inĩ cia kwendia indo iria ahandĩte mũgũnda-inĩ wake.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno hena maũndũ maroka hakiri-inĩ ciakwa, na ũndũ wa mbere, nĩ kĩo kĩa mũrĩmi ũhandĩte matunda maya. Nĩaroneka nĩ mũrĩmi wĩna kĩo, tondũ nĩahotete gũkorwo akĩgetha matunda maya me maingĩ, kũu nĩ kuonania nĩakoretwo ekĩrĩte kĩo ũrĩmi-inĩ wake. Na ũndũ ũngĩ ũroka hakiri-inĩ ciakwa kana meciria-inĩ makwa nĩ mawega marĩa maumanaga na kũrĩa matunda maya kana kũnyua juice i ĩthondeketwo kuma matunda-inĩ maya, tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũrĩa matunda maya kana ũnyue juice yamo, nĩmakoragwo magĩgũteithia mwĩrĩ-inĩ waku gũkũhe hinya wa gũkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya kana mambura-inĩ, na njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya bata mũtũrĩre-inĩ wa omũthenya nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa wakĩrĩa, nĩ gĩkoragwo gĩkĩkuongerera hinya wa gũkorwo ũkĩhotana na mĩrimũ. Na ũndũ ũngĩ nĩgĩkoragwo gĩkĩhũthĩka mambura-inĩ ma mwanya gũkorwo andũ makĩheo, no makorwo magĩkĩrĩa mbere ya kũrĩa irio kana thutha wa kũrĩa irio. Rĩmwe nĩ kĩhũthĩkaga mbere ya kũrĩa irio andũ makamba makaheo, koguo maheo nĩ gĩkoraGwo gĩkĩharĩrĩria nda cianyu gũkorwo mũkĩrĩa irio, kana ona mwarĩa, thutha wa kũrĩa irio, nĩ gĩkoragwo gĩgĩcanjamũra mĩĩrĩ ya andũ na gũkorwo kĩrĩ na ũhoti ũcio wa gũkorwo gĩkĩkuongerera hinya wa gũkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ ũndũ wa mbere, nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩhandwo nĩ andũ gĩ kĩa mbiacara. Ũgakĩhanda na thutha wa mĩeri mĩnini gĩgakorwo nĩkĩrikĩtie gũkũra. Ũgakĩharĩria wega na wakĩũmithia ũgakorwo ũkĩendia kuoguo gĩgakorwo gĩgĩkũrehera mbeca. Na ũndũ ũngĩ nĩatĩ, to nginya ũkorwo ũgĩkĩendia hĩndĩ ĩrĩa wakĩhanda, no ũkĩhande warĩkia kũgetha ũkĩũmithie wega ũkĩige, na gĩkorwo gĩkĩhũthĩka mĩciĩ-inĩ ya itũ kĩ ta irio.

Gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩhandagwo mĩgũnda-inĩ, na gĩtioyaga ihinda inene gũkũra, tondũ gĩkoragwo gĩkĩoya o mĩeri mĩnini, na hĩndĩ ĩrĩa gĩakũra, nĩgĩetagĩrĩrwo gĩkoma. Kĩarĩkia kũũma nĩguo kĩgethagwo ũgoka ũgakĩanĩka riũa-inĩ nĩguo ũgatigĩrĩra atĩ nĩkĩarĩkia kũũma wega nĩguo ũkĩgitĩre kuuma na gũthũka tondũ kĩngĩigwo kĩna maaĩ kana gĩtomĩte wega, nĩgĩkoragwo gĩgĩthũka na njĩra ya ihenya, ũguo hĩndĩ ĩrĩa kĩoma, nĩkĩhũragwo na mĩtĩ nĩgetha gĩkauma mahuti-inĩ makio. Gĩgacoka gĩgacungwo wega tondũ nĩgĩkoragwo gĩtukanĩte na mahuti, ũguo ũgagĩcunga nĩgetha ũkorwo ũgĩtigithũkania kuumana na mahuti, na kuuma hau kĩarĩkia gũthera, rĩu no ũhote gũkĩiga kĩ kĩega na no kĩrugwo ũguo kana no kĩendio kĩhana ũguo.

Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ wa mbere ũrĩa ũbataranagia nĩ kũharĩrĩria mũgũnda, ũgakorwo ũkĩũrima wega na ũgakorwo nĩ ũharĩrĩirie mbegũ cia matunda maya ciĩ nyũmũ wega. Ũgacihanda, wambaga gũchanda gacigo-inĩ kanini ka mũgũnda na hĩndĩ ĩrĩa ciarĩkia gũkũra, ũkaruta kamũmera kau hau karĩ o kanini, ũgacoka ũgakahanda rĩu mũgũnda-inĩ waku harĩa ũrenda kũhanda itunda rĩrĩ. Na nĩ getha rĩhote gũkorwo rĩgĩkũra wega nĩ rĩbataraga gũkorwo rĩnyitĩrĩirwo na ndigi, iria ũthecagĩriria mĩtĩ na ũgatambia ndigi ciaku, o ũrĩa itunda rĩrĩ rĩrathiĩ rĩkũrĩte, ũthiaga ũrĩtambĩtie na ndigi icio, nĩ getha rĩkorwo rĩkĩnyitĩrĩra wega na rĩgĩkũra wega.

Kũringana na niĩ kana woni wakwa niĩ ndĩrona ũndũ ũrĩa ũratrhiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena mũthuri wĩ mũgũnda-inĩ wake. Mũthuri ũyũ no nginya akorwo nĩ mũrĩmi, na nĩ aroneka nĩ ahandĩte mbembe ciake na cigakorwo igĩkũra wega mũno. Ũndũ ũrĩa ndĩrona agĩka nĩ atĩ nĩ arakorwo agĩthondeka mĩberethi yake ya maaĩ nĩgetha gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ, mũgũnda wake nĩ wakorwo ũkĩona maaĩ ma kũigana nĩgetha irio ciake cithiĩ na mbere na gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũndũ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ ciakwa, nĩ hĩndĩ irĩa ndarĩkia kuona mbica ĩno, kana ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, nĩ ũroneka nĩ mũrĩmi, mũrĩmi wĩna kĩo wĩra-inĩ wake. Nĩ aroneka nĩ erutanĩirie kweheria giko mũgũnda-inĩ wake kana kweheria mahuti kana mĩmera ĩrĩa ĩtarĩ na bata, nĩ getha gũkorwo, akĩhe indo iria ahandĩte mũgũnda wake mweke mwega wa gũkũra, ĩtekũgio nĩ mahuti mangĩ, kana mahuti mau mategũkorwo makĩhũthĩra indo iria cia bata cia tĩri-inĩ wake. Koguo hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gwĩka ũũ irio ciake nĩ cigũkorwo cigĩkũra na njĩra njega.

Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo wĩna bata mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũgetha magetha maku, gũkorwo ũkĩmaiga wega nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ gĩa bata nĩgetha kũmagitĩra kumana na gũthũka, na gũkorwo ũkĩnyihia hathara ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩũkana na ũrĩmi. Kuoguo hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũgetha na ũkaiga indo ciaku wega ũguo cigakorwo cikĩona rĩera rĩa kũigana, nĩũteithagia irio icio cigakorwo cigĩikara na njĩra njega. Na, bata ũngĩ ũkoragwo ũkĩumana na ũndũ ũrĩa ũronekana haha nĩatĩ kĩndũ gĩkĩ hĩndĩ kĩndũ gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩkia kwendio nĩgĩkoragwo gĩkĩrehera mũrĩmi mbeca, kuoguo agakorwo nĩekũhota gũkorwo akĩendereithia ũrĩmi wake, na kwendelea na mũtũrĩre wake wega, atarĩ na maũndũ maingĩ maramũgia.

Mũthenya ũmwe nĩ ndacereire mũrĩmi wa ngũrũwe, na ngĩkora hena ngũrũwe ĩmwe yake yarĩkĩtie gũciara kuoguo yarĩ na twana tũnini. Niĩ itekũmenya atĩ ngũrũwe hĩndĩ ĩrĩa ĩna twana tũnini nĩkoragwo ĩna ũrũme kana ĩna ũru mũingĩ nĩ ũndũ wa kũgitĩra ciana ciayo, niĩ na mũhahĩ wakwa nĩ ndaingĩrire kũrĩa ngũrũwe icio ciarĩ na ngĩthiĩ kuona twana tũu ndendaga ndĩtũnyite nyone ũrĩa tũhana tondũ nĩ tũkoragwo twĩ tũthaka twĩ tũnini. No ihenya rĩrĩa ndarutirwo nĩ ngũrũwe ĩyo kũu ĩkĩenda kũnũma, ũngĩarĩ hau, ũngĩonire ihenya rĩrĩa ndaumire hau na gũkaya kũrĩa ndakaire, kĩndũ kĩu nĩ gĩatũmire mene mũno ũrĩmi wa ngũrũwe na niĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa ndingĩenda handũ ingĩkorwo ngĩruta wĩra ta ũcio, kana handũ hothe ingĩkorwo ngĩingĩra kũndũ kwa ngũrũwe icio.

Ũyũ nĩ mũtumia ũraruta wĩra mũgũnda-inĩ wake, nĩ aroneka nĩ mũndũ wĩna kĩo, arathiĩ na mbere na gũtungata mĩmera yake. Na, nĩ aroneka nĩ mũndũ wĩna wĩra mũingĩ mũgũnda-inĩ ũcio wake, kuoguo nĩ akoretwo etĩte mũrata wake, nĩ getha akorwo akĩmũteithĩrĩria kũruta wĩra mũgũnda-inĩ ũyũ wake.

Nĩ harĩ bata mũnene thĩinĩ wa gwĩka ũndũ ũyũ tondũ ũyũ, nĩ aroneka nĩ mũrĩmi ũragetha nyanya ciake iria cirĩkĩtie gũkũra. Na thĩiniĩ wa gwĩka ũguo rĩ, bata ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene kana wĩkaga ũũ nĩ atĩ, nĩ akoragwo akĩhe mweke nyanya iria ingĩ citeruhĩte kana citakũrĩte wega ikorwo cigĩkũra na kwĩruha wega. Na agakorwo akĩnyihia hathara ĩrĩa ĩngiumana na gũcirekereria gũikara mũgũnda-inĩ tondũ ũngĩ cirekereria wage gũcigetha icio ciĩruhĩte nĩ cikwambia gũthũka, ciambie gũbutha na ingĩ ciambie kũrĩo nĩ nyoni. Koguo wĩ ta mũrĩmi ndũngĩkorwo ũkĩona, bainda ĩrĩa mũrĩmi, akoragwo akĩenda kuona.

Ndona ũndũ ũyũ niĩ ndĩreciria mbeca, tondũ ici nyanya ciarĩkia gũkinya thoko, ici nĩ mbeca theri tondũ mũrĩmi ũyũ nĩarutĩte wĩra mwega na Ngai nĩamũrathimĩte agakorwo ena nyanya thaka. Kuoguo nyanya ici cikĩrĩkia gũkinya thoko-inĩ ũguo, ũthaka wacio nĩũgũkorwo ũgĩta agũri, kuoguo nĩegũkorwo akĩona mbeca, na ũcio nĩ ũguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno harĩ mũrĩmi.

Maũndũ marĩa ingiuga ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, no njuge atĩ nĩngoretwo ngĩigua atĩ mwĩrĩ wakwa ũgĩũka wega, ngakorwo ngĩigua mwĩrĩ wakwa nĩ ũgĩte hinya, na ũgakorwo ũkĩhota gũcanjamũka. Kuoguo ngakena ngamenya atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩranyongerera hinya mwĩrĩ-inĩ, na, nĩkĩrahota gũkorwo gĩkĩndeithia gũkorwo ngĩenderea gũkũra wega, gũkorwo gĩkĩngitĩra kumana na mĩrimũ.

Nĩgetha gũĩka ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũndũ wa mbere, ũbataraga nĩ gũkorwo ũthandũrĩte mbembe icio kuma mĩcakwe-inĩ, na ũgaciũmithia cikoma wega. Koguo ũndũ ũrĩa ũbataraga nĩ gũthondeka handũ harĩa ũcicungagĩra, ũgacitĩrĩra hau, ũgacoka ũgakorwo ũgĩcirigitha o kahora na guoko, tondũ tũmarima tũrĩa twĩ handũ haha nĩ tũnini gũkĩra mbembe, koguo gĩko kĩrĩa gĩkoragwo mbembe-inĩ nĩ kĩgũaga thĩ na ũgatigwo wĩ na mbembe theru. Na angĩkorwo hena gĩko kĩnene gũkĩra tũmarima tũu nĩ ũkĩrogotaga, naguo ũkahota gũkorwo ũgĩgĩtithũkania na mbembe ciaku

Ici nĩ irio cirĩagwo na njĩra hũthũ tondũ citibataraga gũkorwo cikĩrugwo. Kĩrĩa ũbataraga no gũcitua kuma mũtĩ-inĩ na ũgakorwo ũgĩcithambia wega, tondũ ũgĩaga gũcithambia rĩmwe nĩcikoragwo ciĩna gĩko kĩrĩa gĩũkĩte rĩngĩ na njĩra ya rũkũngũ kana na njĩra ĩngĩ o yothe. Kuoguo, ũndũ ũra wĩkaga no gũcithambia na ũkarora citigakorwo ciĩna tũtambi kana tũgunyũ. Warĩkia gũcithambia no gũcirĩa ũcirĩaga o ũguo cihana citarĩ na maũndũ maingĩ ma gũtinda ũgĩka.

Kũringana naniĩ kĩndũ kĩrĩa kĩroneana haha nĩ mboga cia mũgũnda, na ngwĩciria ũyũ nĩ mũrĩmi wagĩte kũndũ angĩendia mboga ciake. Kuoguo rĩu mboga ciake nĩ cikroetwo ciĩ mũgũnda gwa kahinda kanene na mũrĩmi ũcio agakorwo ona nĩanogetio nĩcio, kuoguo mũgũnda wake ona ndakoretwo akĩmunya mauti marĩa mathiũrũkĩirie mboga ciake, na ici nĩcironeka nĩ mboga cingĩaga mũgũri wa naihenya, citingĩhota gũkorwo cigĩikara ihinda rĩngĩ inene citathũkĩire mũgũnda.

Ndona ũndũ ũyũ ndireciria kana ngaririrkana ũrĩmi ũrĩa twakoragwo naguo wa thungura twĩ tũhĩĩ tũnini. Ũrĩmi ũrĩa wakoragwo wĩ na ũcindani mũnene harĩ ciana, ũgakora itũra rĩanyu gũtirĩ mũndũ ũtarenda gũkorwo akĩiga thungura, na thungura icio nĩciatũteithagia mũno hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia gũciendia twĩ ciana, tondũ nĩtwahotaga kuona mbeca onakorwo citiarĩ mbeca nyingĩ, nĩtwahotaga gũkorwo tũkĩona mbeca cia gũtũteithia kũgũra tũindo tũrĩa ciana ciendaga, tũindo ta tũthwiti ũguo, tũindo tũrĩa ciana cikenagĩrĩra kuoguo nĩtwakoragwo tũkĩona mbeca tũtegũtinda tũkĩgia aciaria aitũ.

No ndirikane hĩndĩ yakwa ya mbere gũthiĩ mũgũnda ũhandĩtwo mbembe, na kĩndũ kĩrĩa gĩtumaga ndirikane mũno mũthenya ũcio, nĩ kĩndũ kĩrĩa ndatũnganire nakĩo mũgũnda-inĩ. Nĩndenyitĩrĩire mbembe-inĩ itekuona hena kĩmbu, kuoguo nĩndaiguire kĩndũ kĩrandamba guoko, hĩndĩ ĩrĩa ndarĩkirie kũrora ngĩona nĩ kĩmbu. Nĩ ndaiguire ta ngoro yakwa ĩngĩrũgama kuoguo nĩndaumire ihenya inene mũno hau njugĩrĩirie, na ũndũ ũcio nĩ wangiire mũno tondũ ndakĩrĩ o mũnini, nĩ wangiire mũno ĩngĩkahota gũkorwo atĩ nĩ ndahota gũcoka mũgũnda-inĩ rĩngĩ.

O ũrĩa mahinda marathiĩ kĩndũ gĩkĩ nĩgĩcenjetia mahũthĩro makĩo, tondũ tene nĩ kĩahũthĩkaga mũno mĩgũnda-inĩ, no kũringana na mahinda marĩa tũrĩ thaa ici, kũndũ kũrĩa kĩonekaga gĩkĩhũthĩka mũno nĩ mĩako-inĩ, kũrĩa kaingĩ kĩhũthĩragwo nĩ arũme gũkorwo gĩgĩtaha mũthanga, indo ta kagoto, kuoguo mĩako-inĩ nĩkuo kũndũ kũrĩa kĩroneka gĩkĩhũthĩka mũno thikũ ici.

Irio ici kũringana na woni wakwa, nĩ ndĩrona no ĩkorwo nĩ cũrũ, na njĩra ĩrĩa ndĩũharagĩria naguo, nĩ kũharĩria mũtu, ũgatukania mũtu wa indo iria ũngĩkorwo ũgĩbatara gũthondeka cũrũ waku, no ũtukanie indo ta ũgĩmbĩ, mũhĩa, na rĩngĩ mũtu wa mbembe. Ũgakorwo ũkĩigĩrĩra maĩ maku riko, magatherũka na ũgataha kamũtu kanini na gĩciko, ũgakorogera gĩkombe-inĩ na maĩ mahehu, na mũtu ũcio warĩkia kũiguithana, ũkawĩitĩrĩra maĩ-inĩ maku marĩa me riko magĩtherũka, ũgakoroga oro kahora wĩkĩrite kamwaki kanini kinya hĩndĩ ĩrĩa cũrũ waku ũrĩhĩa, wahĩa no ũwongerere cukari, nĩguo kuongerera mũcamo cũrũ-inĩ ũcio waku.

Kũharĩria irio ici ũbataraga wambe wĩigĩrĩre maĩ riko na thaburia theru, ma ũreke mahiũhe kinya marĩtherũka. Marĩkia gũtherũka ũkoya ũtu waku, ũkataha mũnini na gĩciko ũkaũkorogera handũ ta gabakũri-inĩ handũ wĩkĩrĩte maĩ mahehu, wĩkĩre maĩ mahehu, ũkoroge wega nginya mũtu ũcio wĩiguithane na maĩ mau. Ũcoke wĩitĩrĩre mũtu ũcio wakoroga thaburia-inĩ yaku ĩrĩa ĩna maĩ maratherũka. Ũũkoroge o na kamũiko wega o kahora wĩkĩrĩte o kamwaki kanini, ũkoroge ta ndagĩka ikũmi na ithano kana nginya ndagĩka mĩrongo ĩrĩ, na wakinya hau no wongerere gacukari nĩgetha wongerere mũcamo harĩ irio icio. Na, thutha wa ndagĩka ta mĩrongo ĩrĩ no ũrute irio ciaku, ũreke cihore na no no ũnyue rĩu cũrũ ũcio nĩũhĩte wega.

Haha hena maũndũ maingĩ ndĩrona ma kũngenia, na mamwe mamo nĩ ũruru ũrĩa wĩ mũgũnda-inĩ ũyũ, tondũ gũkũ nĩ kũndũ ndĩrona nĩ kũndũ mbura yurĩte, na mũrĩmi ũyũ nĩahandĩte rio ciake, na mbura ĩyo ĩgakorwo ĩhotithĩtie irio icio gũkũra wega, kuoguo mũgũnda wake nĩũthakarĩte mũno. Na, ũndũ ũngĩ ũrangenia nĩ ũrĩa mũrĩmi ũyũ erutanĩirie na akahanda irio ciake atukanĩtie mĩthemba mĩingĩ ya irio, kuoguo agakorwo agĩthondeka bainda nene ona gĩcunjĩ kĩnini gĩake kĩa mũgũnda nĩũndũ wa gũtukania irio mĩthemba mĩingĩ.

Ũkũria wa itunda rĩrĩ nĩũrĩ bata mũnene thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia gũkũria matunda maya na twamendia, makoragwo magĩtũhe mbeca. Mbeca iria cihotithagia aciari aingĩ gũkorwo magĩtwara ciana ciao cukuru, na magakorwo o makĩhũthĩra mbeca icio kũmateithia thĩiniĩ wa mĩtũrĩre yao, maũndũ marĩa mabataro marĩa makoragwo mũtũrĩre-inĩ wao, na matunda maya hĩndĩ ĩrĩa makũra no makoragwo marĩ ũteithio mũnene harĩ ithuĩ ta rũrĩrĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamarĩa, nĩmakoragwo magĩgũcanjamũra mwĩrĩ waku na magakorwo magĩkuongerera hinya wa gũkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ mwĩrĩ-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũmenyo waguo mbere ũkĩhota gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũmenyo wa gũthoma, nĩ getha ũkorwo ũgĩthoma mũtaratara kana mũbango ũrĩa wandĩkĩtwo iratathi-inĩ rĩa ndawa yaku, ũhote gũkorwo ũkĩmenya mũigana wa ndawa ĩrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩra ũgĩtukania na maĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩhuhĩrĩria mũmera waku. Na indo iria ubataranĩtie gũkorwo nacio, nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna mbombo ya kũhuhĩra ndawa ĩyo, ũkorwo wĩna maĩ magũtukania na ndawa, na ũkorwo wĩna nguo njega iria ũngĩkĩra na cikũhota gũkorwo cigĩkũgitĩra ndũgaitĩkĩrwo nĩ ndawa ĩyo mwĩrĩ-inĩ waku.

Haha hena mũrĩmi wĩna ũgĩ kana ũmenyo wa gũkorwo akĩhanda na gũkũria ngano. Na, nĩ aronekana ena ageni mamũcereire mũgũnda-inĩ wake, makĩenda gũthoma na kũmenya ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩkũria ngano mĩgũnda-inĩ yao. Kuoguo, nĩaronekana akĩmatarĩria maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka na nĩmaronekana nao nĩ andũ marathikĩrĩria wega tondũ nĩmarenda gũkorwo makĩhũthĩra ũgĩ wa mũrĩmi ũyũ mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha makorwo na makĩhota kuona mbeca ta iria mũrĩmi ũyũ arona mũgũnda-inĩ wake.

Hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kwamba kũhanda mbegũ cia mũmera waku gacigo-inĩ kanini ka mũgũnda waku, na waciitĩrĩria maĩ gwa kahinda ka wiki cigana ũna, ciakũra ciakinya harĩa cironeka cikinyĩte hau mbica-inĩ ĩno, nĩũcokaga ũgacimunya hau nĩguo ũcitware mũgũnda-inĩ kũrĩa ũrenda gũcihanda na ũgĩcimunya nĩhabataranagia ũcimunye ciĩna wega na mĩri yacio, na mĩri ĩyo yume ĩna tĩri ĩtaitinĩkĩte, ũcoke ũthiĩ ũcitware mũgũnda-inĩ kũrĩa ũkoragwo ũcienjeire marima ũgathiĩ ũcihandĩte rĩu mũgũnda-inĩ kũndũ kũnene kũrĩa cikũhota gũkũrĩra kinya rĩu harĩa cigakorwo cikĩgethwo.

Ũndũ ũrĩa ingĩra mũndũ arabatara nĩgetha gũkorwo agĩka ũndũ ũyũ, nĩ kwamba kũharĩria mũgũnda wake. Ũkaũrĩma na kweheria mahuti marĩa matarabatarania. Ũgacokanĩrĩria tĩri waku wega, na ũkenja tũmĩtaro tũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanda mbegũ ciaku cia mũmera ũrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩhanda. Warĩkia gũcihanda tũmĩtaro-inĩ tũu, ũgacithika wega o na gatĩri kanini ndũgacithike na tĩri mũingĩ. Ũgacoka ũkaigĩrĩra nyeki nyũmũ hau igũrũ, nĩgetha rĩrĩa warĩkia gũitĩrĩria maĩ matigakoragwo maĩ maingĩ nĩmarora na njĩra ya gũkorwo makĩũmithio nĩ riũa. Na, warĩkia gwĩka ũguo, thutha wa gũciitĩrĩria maĩ gwa thikũ cigana ũna ũgaikaraga ũkĩroraga kana ũkĩroraga kana mũmera waku nĩwambĩtie kũmera, na hĩndĩ ĩrĩa ũkambia kũmera, weherie nyeki ĩyo nyũmũ nĩgetha ũkorwo ũkĩmera hatarĩ na kĩndũ kĩraũhĩnga.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũhoro wa mũrĩmi wĩrutanĩirie na kĩo gĩake akahanda mĩmera yake kũndũ gũtarĩ na mbura ya kũigana, no nĩahotete gũkorwo akĩhanda mĩmera yake na njĩra ya kũmĩitagĩrĩria maĩ. Kuoguo ngakorwo ngĩona mĩeke ĩrĩa ĩkoragwo ĩ mũtũrĩre-inĩ witũ, no kaingĩ na kaigĩ andũ nĩmakoragwo makĩaga kũmĩona, magakorwo makĩrora ũritũ wa maũndũ na ũrĩa maũndũ matangĩhotekeka . No korwo andũ no mahote gũkorwo makĩona maũndũ kũringana na ũrĩa mũrĩmi ũyũ onete maũndũ make na akona atĩ ona kũngĩkorwo gũtirĩ na mbura ya kũigana no ahote gũkorwo akĩhũthĩra njĩra ya gũitĩrĩria mĩmera yake maĩ na agakorwo agĩthondeka mbeca. Korwo andũ no makorwo makĩhota gwĩciria na njĩra ta ĩyo-rĩ, no tũkorwo twĩna mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na andũ matingĩkorwo makĩrĩra nĩũndũ wa mathĩna marĩa menamo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkorgawo wĩna bata mũnene rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wekĩra rũri ng'ombe-inĩ ciaku, rũri rũu nĩrũkoragwo rwĩna namba ya ng'ombe ĩyo, kuoguo nĩũgũkorwo ũkĩhota kũmenya wega ng'ombe ciaku, ũkahota gũkorwo ũkĩmenya wĩna ng'ombe cigana ũngĩkorwo wĩna rũru rũnene. Na hangĩkorwo hena ng'ombe ĩna ũndũ tuge ta wa mũrimũ, kũringana na riboti ĩrĩa ũkoragwo ũharĩirie ya ng'ombe ciaku, nĩũrĩkoragwo ũkĩmenya ng'ombe namba ĩno kana ng'ombe ĩna rũri rũrũ, nĩyakoretwo ĩ ndwaru mũthenya ũyũ, na nĩyahetwo ndawa ĩno, kana nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrahe ndume ng'ombe ciaku, nĩũrĩkoragwo ũkĩhota kũmenya wega nĩ ng'ombe ĩrĩkũ ĩhetwo ndume na nĩ ĩrĩkũ ĩtahetwo ndume. Kuoguo gwĩkĩra ng'ombe ici ciaku rũri nĩgũkoragwo gũkĩhũthia wĩra waku wa gũkorwo ũkĩrora ng'ombe ciaku na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ.

Gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũrĩ bata tondũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gwĩkĩra waru ciaku makũnia-inĩ, nĩũhotaga gũkorwo ũkĩmenya wega mũigana wa magetha marĩa wakorwo namo, na ĩyo ĩgakorwo ĩ njĩra njega yaku ya gũkorwo ũkĩendia magetha maku. Mũgakorwo mũkĩhota gũkorwo mũgĩthima mũigana wa magetha marĩa ũrenderia mũndũ ũrĩa ũrakũgũrĩra.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona mbica ĩno, nĩ gĩkeno kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩna mũthuri ũyũ, thutha wa kuona matunda ma ũrĩmi wake, mũtĩ ũcio wake nĩ ũroneka nĩ ũciarĩte wega, kwoguo nĩ aronekana ena gĩkeno kĩnene, thutha wa kuona atĩ, nĩ egukorwo akĩona mbeca arĩkĩa kwendia matunda maya, na ũcio nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩhe mũrĩmi o wothe gĩkeno.